Ka idwaro mondo iyud opande, to inyalo tiyo gi ong'we yamo kata idhi e cyber. Sama itiyo kod ong'we yamo, to idonjo e mbui, kisedonjo e mbui to idonjo e Ecitizen. Sama idonjo e Ecitizen kar kanyo to gima idhi kuongo timo en ni nyaka i apply opande ma nyasani. Kise apply opande manyasani, to ka iseikori kod pesa, ka achiel kod otese ma dwarore sama i apply opande, to idonje kumachielo miluongo ni National Registration Bureau. Kidonjo kar kanyo, to koro idhi keto otese ni go, tidhi nyisi ni mondo ichul. Sama isechulo ni ma idwaro go opande, tidhi keto otese ni go manyiso ni idwaro apply opande. Bang' mano to irito bang' ndalo moko, mondo iyud opande ni koluo yo mar mbui. Kata idhi e apise machiegni kodi mar ruoth kata jalup ruoth mondo iyud opande ni. Kata inya dhi e apise mag Huduma Centre mondo iyud opande ni.

Ma en oduma ma nyamula. Oduma ma nyamula inyalo ti godo kaka chiemo. E chiemo ni entie e okenge mopogore opogore. Inyalo ti kode e mboko nyoyo ka oriwe kod oganda to gi gik mamoko kaluwore kod kaka idware. Nyoyo be inyalo kete aketa kaka en no mondo obed nyoch mahanya. Oduma ni inyalo bul, kose bule to pod ichame. Oduma ni en gima ne be inyalo chuaki, kose chuaki tobedo odum aboka. Oduma ni kapod en e pudho ma otichtich, to inyalo kawe ma miye dhok, mondo dhok ocham. Oduma, nie, bende inyalo kane mondo obed kaka kodhi minyalo tigodo ndalo mabiro ka pur pur osechopo, mondo oti kode kaka kodhi.

Gima timre ka en ni mae en japur matiyo kod opau, mondo oyar godo oula e kind puodho. Oula ni odwani pi oridre e i puotho, mondo one kaka nyak mar gik ma osepidho kar kae bedo e yo maber. Oula nie, dhok moko nya luonge ni ofula, to nitie jok ma nya luonge ni oula. Koro iyawe e kind puodho mondo oring e kind puodho mondo ing'e ni gik mopidh e puodho kar kanyo, gidwaro ni mondo omi gitii gi pi, to pi nie e ma gitiyogodo mondo gi nyak, bang' nyak to wanayud olembe ma gigolo.

Gimatimore kae en pitho, pitho mar skuma, ma otim eh tael ma oluore oluore. Tael gi okaw tokete lowo moriw maber kod mbolea mondo omi skumani onyagi. Kitimo kama to ikungo aluora , e kungo aluorano ikungo kuma da bedni otiap ahinya kapo ni ipidho skumani elo moriere kaka wan wang'iyo. Kokitimo kama, tinyalo pidhe mang'eny e kumoro amora minyalo pidhe kata kidak e landi, kata kionge kuma inya pithe, tikawo mana tael gi tiluowo, iluowo, iluowo. Kionge taelgi tinyalo kawo kata mana jwala, jwalano miluongo ni kapera to iloso machal kod mae mondo obedni kuma ipithe. Inyalo pidhe skuma, inyalo pidhe kitungu, inyalo pidhe dania, inyalo pidhe gik matindo tindo manyalo konyi.

Gima biro e pacha kaneno gini en gima iluongo ni Ecitizen, ma okelo chenro duto mag piny owacho obedo mayot, kendo gin kumoro achiel minyalo yudgie mayot ma ok ithagori ni iwuotho atua mabor kata iwuotho kiwuothe e opis moro kidonjo e apisi machielo. Ecitizen ni kaneno, taneno ni anyalo yudo opande e yo mayot, anyalo yudo otiko na mar nyuol e yo mayot, anyalo yudo passport na e yo mayot, anyalo yudo gino mamiya riembo mayom e yo mayot, anyalo apply gimoramora ma adwaro e yo mayot. Nikech gigi duto oriwre to oket gi kumoro achiel, mok ni anyalo wuotho kaka ne chon timore, mane chuno ni nyaka niwuoth kimanyo ng'ato kata imanyo apise moro, kata imanyo apise moro nyaka chieng' iyude, to sani oket gi e yo mayot. E yo mayot ni miyo koro gik moko bedo mayot sana nikech inyalo timo gi e saa midware gi kaka in. To bende, gimachielo mabiro e pacha, en ni koro oknyal maya, kaluwore kod, jok machon ne nitiere mane nyalo mayi kaka pesa moro kuomi matin mondo gi mii godo gino mane idwaro.

Mondo iyud opande kokalo e mbui, to idhi dhi e gimiluongo ni eCitizen. eCitizen nitiere e intanet kanyo to kidonje intanet kisemanyo gimiluongo ni eCitizen to imanyo koro kar National registration Burea. Kapok ichopo e mano to nyaka ikwong imany gimiyudo ni opande manyasani, i apply opande manyasani to kise apply opande manyasani, to idonjo e National Registration Bureau kidonjo kar kanyo, to isebedo kiikori kod otese madwarore mondo iyud opande no. Idhi nyisi ni mondo ichul, to sama ichulono to idhi chulo mana kowuok e simbi karkanyo kadonjo e i eCitizen karkanyo mondo idhi mbele kod apply opande mari. Sama isechulo pesa to idhi nyisi mondo iket oteseni mane dwarore mondo iyud godo opandeni. Otesegi kiseketo bang'eno to koro irita arita bang' ndalo moko manok mondo korono miyi opande mari. eCitizen osekonyowa kendo eCitizen no kidonje tidhiyudo opande mari.

E piny mar Kenya kar kae, kom no mamiyo chuny ji ok osebedo kod yot ahinya kendo en kom milaro moloyo gi duto, en kom mar ker. Kom mar ker no ji manye mondo oyude, nikech, mokuongo, ka ng'ato oyude, to jo dhok a dhok ma o ne omiye sir, bedo kod ng'ayi ni ng'at gi nitie ong'ala ma nyime kendo ng'at gi e ma koro otelo ne piny mar Kenya. Ji chunygi bedo kod kibikibi nikech, mondo ng'ato oyud gini, dwarore ni mondo oyud ombulu mang'eny to ombulu ni koseyudo to odhi miyo oriwo wii jo Kenya. Mondo otimre kama, chuno ni nyaka jii riwre kata chama ka chama riwre, mondo ka giseriwre, to gilos riwruok achiel ma nyalo miyo oyud kom no mar ker.

E gweng' ma antiere, yowuoyi nichako nying mopogore opogore, nyiri be nichako nying mopogore opogore. Yowuoyi nying gi chakore kod 'O' to nyiri thoth ne nying gi chakore kod 'A'. Achiel kuom nyinge go gin Ochieng, Akinyi, Otieno, Atieno, Odhiambo, Adhiambo, Oluoch, Aluoch, Odiwuor, Onyango, Anyango, Auma, Ouma.

Jo siasa man gi mbi e gweng'wa mar Siaya gin kaka gavana James Orengo. Wan kod mjumbe marwa miluongo ni Otiende Amollo, wan kod Samuel Atandi, wan kod Akuba Elisha. To kumachielo bende wan kod migosi Oburu Odinga, wan kod owadgi miluongo ni migosi Raila Odinga, wan kod ng'ama chielo miluongo ni Rosemary Odinga. Kuma chielo bende wan gi josiasa mamoko kaka Ibrahim Agwenyo, mano jalno madwaro kom mar MCA. Wan kod jok moko miluongore ni Wandayi, wan kod jok moko miluongo ni Peter Kaluma, e kind mamoko.

Misawa madhe. Aneno ka iuso nyanya. To nyanya iuso nade? Madongo dongo pesa adi? To matindo go iketo nade? Oooh, to bondeka? Oooh mano ber. Adwa ng'eyo mana kaka iketo nyanya, gi pesa gi. Erokamano kuom nyisa. To kiny be niduog kendo mondo iusi? Nyanji gi aneno ka ler, gi ler ahinya. Adware moko adhi ati godo, e tedo. Erokamano madhe.

"Osaore. Ero kamano kuom uso na simu. Aneno kiuso na simu ka ma jaber. Simu molong'o malong'o ahinya. To ane gi penjo moko matin. Ok ilerna mana kaka simba ni chalo. Ilerna ni to iye chalo nade. Eh mokuongo, to simu ni okao ndalo adi ka opong' kod mach, battery ne kao ndalo adi? Oooh, ooh mano ber. To be ogo picha? Picha ne chalo nade? Ooooh, ooh mano ber. To be owito network? Oooooh. To okwanyo lain adi? Oooh lain ariyo? Oooooh, eeh adwa ng'eyo mano. To bang' lain no, to be kogore piny onyalo tore? Oooh, onyalo tore? Ooooh, nadwa mana ng'eyo kaka simba ni chalo. Nikech ing'eni koka anyiewe iri kae. To kanyiewe iri ka to in ma onego bed ni ilero na go. Erokamano."